ĩĩ thibitarĩ cia kanja ĩria cĩ mwena wa Gĩthumo, hena thibitarĩ wa Jaramogi, ũyũ nĩ thibitarĩ wa mũthemba wa ĩthathatũ, haria arwaru arĩa mehĩirwo matwaragwo, mateng'eragio kũu makarare magathondekerwo kũu, arĩa mena mĩrimũ ĩria mĩnene mĩnene na mĩũru mĩũru. Arabu hena thibitarĩ wĩho ũkoragwo mwena wa anyang'wa kũrĩa arwaru nao matwaragwo mũthemba wa ithano arĩa makĩrĩ na mathĩna ma mĩrĩ, ti manene no ona manene nomatwarwo. Arabu ningĩ hena thibitarĩ ũngĩ ũkoragwo mwena wa nyangĩra mũthemba wa ĩnya, kũrĩa arwaru arĩa agĩcagi kana arĩa matarĩ na mĩrimũ mĩnene matwaragwo kũu. Icio nĩcio thibitarĩ cia kanja ĩria cia mwena wa gĩthumo na tarĩu tũthibitarĩ tũtũ tũnini tũnini tũrĩa ciana ĩtwaragwo ũgathondekwo.